Ndona ũũ, nĩ menyaga ithurano ciĩ hakuhĩ, na arũĩrĩri a iturwa nĩ manjĩtie gũcemania kana kũrehe hamwe ikundi ciao, makanjia kuruta mbica, ina, ina ikĩerethera o nĩo a, na ina maũndũ marĩa mekwenda gũtũĩkĩra kana maũndũ marĩa magatũĩkĩra rĩrĩa magacagũrwo.

Aini arĩa meyũmirĩtie thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ nĩ ta Gatutura, ũrĩa ũtũinĩire ithabu rĩa wendo, kwĩna Waithaka wa Jane nake atũinĩire nĩ njũĩ nĩ ũĩ, na wagatatũ nĩ 90K Kamso, akaĩna mere tu, Wanja Asali nake nĩ arĩ rũimbo rũĩtagwo wakirire nĩkĩ? kwĩna Samindo ũrĩa ũtũinĩire wendo wa ihera, na Tony Young akaina negera mbeca ciakwa.